Tos nee kainet ab kipsomaniat nepo arvist nekichope taishek chekeree chorik che chute karik ab piik kemboi

Kakonai customayat kole kakochut chorset chito tos ineti kolene sikorip chekwai?

Nyone nee meting'ung' iniker ni?

Imwochindoino temik koyum mainik en ngokaik komoyesio?

Amune sikochome biik ngokaikab gaa?

Ochon tuguk chemile biik cheikere en yu?

Icherunbtuguk tugul Cheba kamanut en Yu

Tesetabtai eng kapkirwork akobo kirwoketab repsetab imbaret?

Tos kiriptoi ano kisietab chito ye kachut anan koboishe chito boisionika serikalit?

Tos apaishe Mpesa kolene anemu chepkondok?

Ipwatii iaee paishoni netai kiharorun akopa keren ngung

Tos muj kopaishe cheinetishe sokat kolene si kokarnit?

Tos iyani kole ripei kisiet ngung boisietab soet komnyee? Iyanii amune anan meyani eng amune?

Tos imuch koboishe biik che solomok kou chemakertoi anan chemakastoi muswoknatetab kasari konyor boisionikab serikalit. Tos toretitoi anoo serikali?

Nee nemuch kwaii piik ab araka siiko kararaniit eng kwokwet

Ngalaletab agenge eng agenge eng kabatindet ak kanyaindetab tiongikab gaa akobo kelchinoikab kekere tuga atkan tugul.

Tos paishet ap simoit kotoreti remittance ing Kenya ako tos ne nemuch keyai sokochakta?

Tesetetbai eng kapkirwok-ikoitoi kirwokindet walutik akobo kesitab mbaret eng kapkirwok nebo mlimani.

Kaikakii mwawech kiit nee kinet kee ipioishe kotap serekalit ichenge paishonik

Tos lipanet ingoro nee ibaishe kilai ilipanishe ako tos taretin nee

Nee ateposhek alak eng katunishet chepo oratinwek alak eng kenya che ingen ako tos imwawanee akopa notok

Ipaishechinii panganik ab paishonik ab nepo tradco isasaitinii anoo kampuniit ab isuzu asieku chitnywa nee panganjinii tukoshek kwaa

Ne tuguk chemakatin itile kipandeteng Kenya ako nee oratinwek chemakatin kosuup chito asikoisto kasoret

Chito nee ibarchinatii kiprutainik kopun Fort Jesus

Imujii iyaroruu kit nee tesetaii eng yuu

Kiwalda kee anoo paishoni eng kasarta eng koret ngwa

Tos ing or nee paishet ab simoit kikotaret lipanet ing kokwet ngung

Tos kilechin customer nee nyony komech konai akopa ne makat amuu tos yamee konyor rapinik ab pesenda eng benkit eng oret nee kararan

Tos kitil numbek ab huduma ako tos itinye kelchin nee

Kasirun kanyaindet kerchek atya ndeite ole kialdae kerchek komakomii che kakisirun tos itepte anoo cheimuch koker chotok

Tos Joe Allan Nyamu ko ngo ako tos kilee nee kelchinoik che kikonyor

Tos piik ab emergency koitu haraka ngopit kamuiset

Tos piik somok chee konin logoywek che chechamee koo ngoo

Kampunisiek chechang koyani lipanet ab simoit tos ipwatii kole kararan ako tos nee oratiniwek che rupe kampunishiek sii kopit ripset eng lipanet